Mũthenya wakwa wa mbere gũtwara maithikiri ndarĩ mwana mũnini mũno, mwana wa mĩaka kĩndũ ta ĩnana ũguo na ngĩruta maithikiri ĩyo nĩndagũire mũno, nĩndarĩ na, nĩndatihangĩtio mũno no nĩndomĩrĩte na ndirikanaga he hĩndĩ ndagũite nginya mĩigua-inĩ na kaũndũ kau kakĩnduta atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega kiumaga hega.

Ũrĩa ingĩruta mũ, ingĩruta mũndũ gũtwara ngari, nĩ atĩ wambere nonginya akorwo ena ũcamba wa kĩrathi kĩa igũrũ mũno, nĩgetha ahote gũthiĩ barabari, barabara-inĩ cia rami iria ngari ingĩ irakĩgerera. Wa kerĩ, nonginya etĩkĩre kũiga guoya thĩ na aharũkie ũcamba. Wa gatatũ, nonginya akorwo e mũndũ ũkweherera njohi, kana hĩndĩ ĩrĩa aratwara ngari agakorwo e mũndũ ũtarĩ na maũndũ thĩiniĩ wa mwĩrĩ wake.

Ũndũ ũyũ mũndũ ũyũ areka ndirona wĩ wa bata mũno, tondũ angĩkorwo nĩ gũthoma aragĩthoma mũndũ ndagĩbatiĩ gũgĩthomera harĩa aragĩkoma, kana ũrĩrĩ-inĩ kana handũ hena sponge, kana ũrugarĩ ũguo agĩĩkũnjanĩtie tondũ mũndũ no aage hihi kũnyita maũndũ marĩa abatiĩ kũnyita. O na ningĩ korwo nĩ wĩra araruta, nĩ ũgũkora atĩ toro no ũmũingĩre na hihi aage kũruta wĩra ũtarĩ na mũbango, kana wĩra ũrĩa ũtekwendekana thĩiniĩ wa gĩbindi kĩu arĩ.

Ũndũ ũyũ ũrekwo nĩ mwanake ũyũ nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa kũrĩa tũraikara gwata ĩthuĩ o enyewe nĩ tondũ wa mbere na ũrĩa wa bata makĩria nĩ atĩ ũndũ ũyũ ũrekwo haha nĩũteithagia thakame gũcera mwĩrĩ ũguo ũgakũhe ũgima wa mwega wa mwĩrĩ, ũndũ atĩ marũngo maku matirĩturaga, we mwenyewe nĩ ũgũkorwo wĩ mũhũthũ atĩ no wĩke ma wĩra owothe ningĩ ũgĩthĩĩ ngoro yaku ndĩgũkĩhũra mũno nĩ ũndũ wa maguta marĩa mangĩkorwo makĩihũire mwĩrĩ-inĩ. Na ningĩ nĩ ũtũteithagia meciria tondũ mũndũ eka ũũ meciria nĩ manyihanyihaga na agakũrwo ena kahinda kega mũno.

Wa mbere mũndũ ũngĩenda gwĩka ũũ no nginya akorwo ena kandi ya bengi na nginya no nginya akorwo na thimũ yake. ĩĩ kũhĩtũkĩra namba iria akoragwo ekĩrĩte ciake cia thiri nĩ cio ihotithagia mũndũ gwĩka ũndũ ũcio ũrekwo kana kũruta mbeca kuma haha kũingĩra harĩa hangĩ

Ũndũ ũyũ no ũkorwo ũrĩ ũigithia thĩiniĩ wa bũrũri mũna kana hihi maũndũ ma wonjoria ũrĩa makĩhana thĩiniĩ wa itũũra rĩu kana thĩiniĩ wa bũrũri kana ona mũndũ mwenyewe ũrĩa akĩhana tondũ ũrĩa ũkaga nĩ atĩ tũtibatiĩ ithuĩ gũkorwo tũkĩigithia hĩndĩ ciothe.

Ũmenyo ũrĩa mũndũ arabatara nĩ getha ahote kuona motungata ma thimũ. Wa mbere no nginya akorwo na thimũ yenyewe no nginya agĩkorwo na raini, na no nginya akorwo na wendi wa kũmenya kũhũthĩra thimũ ĩyo.

Ũndũ ũrĩa mũndũ abataire nĩ getrha ahũthĩre ũtungata ũyũ wa mũtambo wa thimũ wa Safaricom. No nginya akorwo na thimũ na athiĩ hau ha M-Pesa nĩ ekuona motungata matigaine. Kwa mũhiano gũtũma mbeca, kũamũkĩra mbeca, kũruta mbeca na maũndũ magĩ ta macio. Nĩ getha ahote kũamũkĩra ũtungata ũcio.

Maũndũ marĩa marĩ mbica-inĩ ino nĩ makinya na kana hihi mĩtaratara ĩrĩa mũndũ agĩrĩirwo kũhũthĩra nĩ getha atuĩke ũmwe wa bengi ĩyo ĩgwetetwo hau. Na nĩ maroneka nĩ makinya maigana ũna marĩa mũndũ angĩhũthĩra nĩ getha akorwo arĩ ũmwe wa aruna a bengi ĩyo.

kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩtũrona mũthuri kana mwanake wĩ hau ũrĩa ũratuonia mbica ya hihi ũrĩa andũ matuĩkaga a gũthiĩ kuma bũrũri ũyũ nginya bũrũri ũria ũngĩ, kuma itũra rĩrĩ nginya rĩrĩa rĩngĩ, kana hihi ũrĩa andũ makoragwo a kwaranĩria kuma bũrũri ũyũ nginya ũrĩa ũngi, kana hihi ũrĩa mohoro magĩthiaga na mbere.

Mbica ĩno nĩ ĩronania maũndũ marĩa mũndũ abatiĩ arũmĩrĩre nĩ getha atuĩke nĩ wa gwĩbanga wega kĩmbeca. Mbeca iria ciraingĩra kũrĩ we nĩ getha akamenya kũrĩa cirathiĩ kana ũrĩa angĩhota kũiga mbeca ciake wega.

Thĩiniĩ wa mbica ĩyo he na andũ mĩthemba ĩrĩ, hena aya a gĩtarũ kĩa Abirika na hena angĩmaroneka makĩrĩ athũngũ kana maumĩte na thĩ cia nja, na athũngũ nĩ o maragũra na o aya angĩ makĩmenderia indo cia ũndũire.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ ũhoro wĩgiĩ mokinyanĩria ma kĩrĩu, na ng'enda cia kĩrĩu cia gũtũma mbeca, kwamũkĩra mbeca kana gũkinya, kwaranĩria na andũ arĩa tũkĩrĩ nao kana twĩtainwo nao mekũraihu kana marĩ hakuhĩ na ithuĩ.

Kĩndũ kĩrĩa hihi gĩthiaga na mbere haha, kana kĩrathiĩ na mbere haha nogũkorwo hihi nĩ wendia wa itĩ icio ciĩ hau kana nyamũ icio ciĩ hau cirakĩoneka cia ũtheri. Wakerĩ no hakorwo nĩ harĩa ageni mokaga makĩingĩra thĩiniĩ wa kambuni ĩyo nĩgetha magagĩtwarwo nakũu thĩiniĩ kuonana na anene.

Thĩinĩ wa mbica ĩyo nĩ tũrona mwanake hau akĩrĩa jaba, jaba ĩrĩa ĩkĩrĩtwo karatathi-inĩ kairũ. Na nĩ ararora handũ hihi kũrĩa arakiuma. Na hau no tũrona bandũ nduka, nduka irĩa ĩna mũtambo wa ũkinyanĩria wa kĩrĩu wĩgiĩ ũrĩa mũtambo ũrĩa ũhũthĩkaga gũtũma na kwamũkĩra mbeca.

Motungata maya maheanagwo thĩiniĩ wa obici ĩno kana thĩiniĩ wa kambũni ĩyo nĩo nĩo mabata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, tondũ nĩmo mahotaga gũcokia ciũria iria tũngĩkorwo twĩnacio, ciĩgiĩ raini kana mũtambo ũyũ waa, wa thimũ wa kwaranĩria.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa hĩndĩ ĩrĩa nguona mũtambo ta ũyũ waa motungata ma ĩmwe kwa ĩmwe, nĩ ũrĩa motungata matigaine mangĩheanũo kũrĩ andũ oothe kwa ihinda rĩmwe, hategũkorwo hena mũndũ ũgũkorwo wĩnat hĩna, bata akorwo tu ena thimũ.

Hau nĩtũrona andũ me thĩiniĩ wa ngari kana, mbathi hihi marauma kuma itũra rĩmwe, magĩthiĩ rĩrĩa itũra rĩrĩa rĩngĩ, na nĩtũrona hau mũndũ wa gũĩtia mbeca, ũrĩa ũrametia mbeca na aya nĩmaroneka me maũndũ-inĩ mao thĩiniĩ wa thimũ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, hĩndĩ ĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ nĩkũmenya atĩ, andũ aya maregathĩrĩria gũkũ, onao marĩ o wĩra-inĩ na maretha mbeca, ũguo onaniĩ nĩbatiĩ kũmenyerera mbeca ciakwa mũno.